Chu ko kitunguik ap saumu. Kikesei eng mbar ye kakoyomio sokeek. Boisie kechiget neo iiste nyung'unyek chekere kitunguiyot. Naam sokeek ak ketik ak ing'usu komong' eng ng'uny. Lelektee nyung'unyek ak ikartaat eng kot barak asikobiit konyor koristo asikosoyo. Tiil sokeek ak itiil tikitik ak ikonor kitunguichotok eng ole saat ak kokaitit.

Kolsetab mauek ko boisiet nechome biik chachang' amu tese lelesta eng' kurgetab kapchi. Asikool mauek, ko nyolu itinye keswek chebo mauek che terter. Yoityo ibat wui kitigin ole imoche ikolji mauek choto, missing ko keterut ole negiten koot. Imuchi ikool mauek chekoen eng' oleloo kitigin, asimang'em koot tigitikab mauek choton. Imuchi koraa icheng' teret nepo ng'ung'unyek anan ko plastic asikolji mauek alak missing ko chemeng'ech. Inde ng'ung'unyek che akwoen ak ibis komie atkan tugul asimoyomio mauek. Ilelit mauek choton en kasarta age tugul.

Bo komonut ngomanda kiboitinik kobaa kobaibaitge eng' oleloo. Nitok amu igochin kiboitinik kochuchuch kabwatutik asikotaret koyai boisiet komie. Koraa, kogochin kiboitinik kasarta ne noegei komie agokimit kibakenge en icheget. Igochin kimnatet nelel icheget amu kose kole chamotin ak kotoreti notok kokilgei age tugul en boisionikwak. Igochin koraa icheget kosich chametabge nebo borwek amu imuchi koyai ureryoshek che terter che toreti borwekwak komieitu.

Ni ko nametab njirenik. Achome boisioni amu toreti biik eng' ortinwek che terter kou; Igochin biik konyor omitwogik che toreti borto. Njirenik ko toreti borto kobois komie ak kochuchuch mionwogik kou ting'oek. Toreti biik koraa konyor rabinik yekaalda njirenik choton asikomuuch komuut lagok sugul anan komuuch koal tuguk chemokotin en korikwak. Toreti koraa biik konai koyai boisiet en kibagenge amu toretige bichotok yeyoe boisionoto. Toreti emet kotestai amu kimuchi kealda njirenik choto kobaa emotinwekab sang. Igochin biik kometo boisionik cheyaach kou chornonet anan ko yeseitab maiywek yekopet kasit neyoe chito.

Put logoyandani eng' ketit. Iyun ak beek che tililen boishen rotwet ne tilil ago ng'atip asichuur bertet ak iwirte. Imuchi inde blendait koboto logoek alak kou maemchot anan ko mokomiet ne kagorur. Asiiteshi beek tutigin ak kumiat ak irongi jagit asikopiit iyee anan imuchi iyam inegei. Mie iyam logoiyandani kotomo iyam amitwogik asikopois komie eng' borto. Koraa, komoche iyam che ng'ering amu tinye sugaruk chechang. Kou noton komuchi kotes sugaruk chebo borto kobaa barak.

Okere garishek chesirtoo en oret cheimute biik ak cheloe mosikoshek, mii koraa garishek alak chekakiel en tapan, miten koraa pikipikiishe chekwerie biik anan chekakiel en tapan, koraa komii biik chebendoti en tapanut nebo oret nebo garishek, okere olekioldoishen kou tuketab M'PESA ak nebo Airtel miten bik chebire simoishek ak komiten chito nebele karnok.

Benkitab simoit koraisi kosir bengit agetugul amu imuji igeru robishiek eng sait agetugul anan ko betut agetugul. Raisi kora amuu imuji isup oleboishetei robinikguk eng chokchinet. Ichuchuji ng'alekab chornanet amuu makiiboti robinik eng eut. Kora komuji iboishe ilipan kiboitinikguk eng chokjinet imuji kora iib besendo yemetinye robinik asiwekte kokabek arawet ana yekenyoru robinik. Kitile robinik che ng'ering' ya keyakte chepkondok kobun simoit kosir benkishek alak.